E picha ni, aneno oganda. Kidwa loso oganda to ikwongo iyiere, igolo maricho bang'e to mabeyogo iluoko tikete sufuria tiole pi tiketo e wi kendo. Iweye mochwakre mobed mayom, bang'e tipuko piggo. Bang'e tiketo mo ting'ade kitungu ma kitungu chieg malokre marabuor tikete nyanya, ka nyanya osechiek ma otore, to iole ogandaka tinyalo ole pi matin, inyalo medo viungo kaka dania kata mana hoho mondo omi olos ndhadhu. Ichwake maber ma ochwiny, bang'e titoko ne joma nitie. Inyalo chame gi chapat, kata inyalo chame gi mchele, kata mana kuon.